Gĩtũmi gĩa thirikari ya Kenya, gwĩkĩra mũkana, wa kũingĩria mũtu wa ngima kuma nja wa bũrũri, mũno kĩarĩ kũgitĩra mũrĩmi wa Kenya wa mbembe, nĩ tondũ mũrĩmi ũcio nĩ agĩyaga na ihinda iritũ mũno, nĩ ũndũ wa kwaga thoko, rĩrĩa mũtu watuĩka kuma kũingĩra thĩinĩ wa bũrũri, ũmĩte mabũrũri-inĩ mangĩ, na kwoguo mũrĩmi ũcio nĩ agĩyaga na ũhoro wa gũthiĩ hathara, rĩrĩa mbembe ciake ciatuĩkaga cia gũthukĩra thĩinĩ wa makũmbĩ.